Tiorikab mpiret che eechen en Kenya ko cheu Victor Wanyama ak Michael Olunga, nootin icheket mising amun en urerietab mpiret ne urereni en emotinwekab sang, Victor Wanyama ko kikourerenchi timitab Crystal Palace ak Tottenham che choton kobire mpiret en likitab uingeresa, Michael Olunga en komostanyin ii ,kokibirchin timitab Gormahia en emetab Kenya ak kiyai inendet kopelis timit noto en liginoto. kiyai niton kotok en emotinwekab sang ak kisir timitab Girona nebo emetab Spain.